Gũteithia kũnyihia mũhanyũkĩre wa thakame mwĩrĩ-inĩ, thakame gũcera kana gũthiũrũrũka mwĩrĩ-inĩ na njĩra njega, gũteithia irio gũthĩĩka mwĩrĩ-inĩ na njĩra njega.